Ore enkiteng`ena naipirta ropiyiani naa entoki e dupoto oleng too iltung`anak. Amu ore pee eyiolou oltung`ani atushuma iropiyiani nemeeta likae tung`ani oidim apurr. Ore mfano teneshum oltung`ani te benki iropiyiani nemeishia pee eliki likae tung`ani pin enye enkadi e benki. Nejia sii ninye etiu e mpesa tenchoto e simu, meishia pee eliki poki ng`ae ashu poki tung`ani pin ino e simu. Ata ninye enkipande meishia pee injo iltung`anak arashu oltung`ani yeyote amu keidim ashomo aireplesa ashu ai block irropiyiani inonok.

Ore teniyeu nitum permit e biashara te internet naa kenarikino niata enkipande, niata enkarna e biashara, niata sii iropiani naishaa pilak piitumoki ainoto permit e biashara. Neeku indim anoto nianyu niimput details pookin tiatua internet, nekilikini orkekun loishaa arashu loaku tayari enaduo permit ino piilo aiprint nipik biashara ino.

Ore irropiyiani e HELB naa irropiyiani e sirkali naisho nkera e sukuul kuna natii sukuul e shumata yioloti enaa university. Ore nena ropiyiani ekinjo sirkali enaa esile nisumare o mpaka nidip enkisuma. Ore pee ebaku erishata nitum esiai niteruni aadung`u tolmushahara ino.

woore rishat ebatisho netiuu enaa erishata nanoto olmarei ojee keeya arashu erishata naewuo enkare neyau hasara sapuk aashu neya enkishui oltunganak .Wore entoki edukuya naidim emurua ataas tenepuku batisho ekeeya naa pepuoi areet iltunganak nepuoi areet nena kera okishin, tenaa entoiwuoi duoo nashomo nishori ropiyiani onkilani wenkisuma sii tenaa midim aisumaa atee .Wore batisho anaa floods nakereti iltunganak neshetakini nkajijik neshetakini ilmutaron ooya Enkare neshetakini sii nkajijik sidan

Ore tolapa lonkalifuni are otikitam, neewuo apa emoyian torronok sapuk olosho pookin, yioloti enaa Corona arashu Covid-19. Naa emoyian apa ena torrono najing' ildasin, neinyal enkishui oltung'ani, neewuo si neya iltung'anak kumok tenkishui. Ore apa enamoyian, netuutakaki iltung'anak ajoki pishop entoki naji mask ,nitumia sanitizer ,nelama si amu keiba apa ena moyian ewueji nesotoi. Ina apa adamunye enarishata apa ekorona natobiko olari lonkalifuni are otikitam, ometabaiki olari lonkalifuni are otikitam obo.

Ene tipat oleng' enkisuma e komputa to nkera kutitik amu ketum eng'eno nagut o ntokitin kumok oleng' neleleku sii enkisuma tormwalimuni, netum sii nkera aidevelopa skills tofauti tofauti anaa ict skills naidim aetu anoto isiatin e online ashu internet naijo anaa ena tenakata naasita.

Ene tipat oleng' pee eotum iltung'anak loata emoyian e biitia yioloti enaa HIV peetum irkeek erishata pookin amu kidim aiboi, nidim aitagolo iseseni lenye. Naa ene tipat sii peelo oltung'ani kila mtu ayolou status enyenak tewueji neji VCT arashu sipitali yeyote naidim aipimo . Neeku ore eyoloto emoyian e biitia naa ene tipat oleng' tenkishui oltung'ani.

Ore enaiposha e Indian ocean naa ninye esapuk oleng te moikwape olosho le Kenya amu kegira aibungare iloshon okuni aa Tanzania,o Uganda ,tenebo naa oKenya .ore enaiposha e Indian ocean naa ke enedupoto oleng tolosho le Kenya amu keponu watalii ,netum iltunganak isiatin ,neyau sii faida entoki yioloti anaa revenue tolosho le Kenya.

Ore enkisuma naa enedupoto oleng tenkisuma tenkishui oltung'ani oleng. Amu ore tenkisuma naa itum ayiolou airoro ororei tofauti tofauti ,anaa Kiswahili, kingereza, arashu ninye irorei kulie sapukin enaa no French. Ore sii enkisuma na ekinol indamunot piyiolou ajo kanyioo ishaa piaku tenkishui, ashu kanyioo eduata ino tialo enkisuma. Ore si tening'amu enkisuma, na ekiret oleng',na keji oshi karsisisho ina, nemeta likae tung'ani oidim atupurroi. Ore enkisuma, naidim ataretie eishoi ino etaisere. Idim ataretie iltung'anak kumok arashu generations kumok. Ore enkisuma, naidim ashomoyie atalang'ie inkwapi kumok. Idim ninye ashomo tenteke tenkaraki enkisuma ake.

ore ena kipimo naa ninye oshi ees ildakitarini erishata nayieu neripi osarge loltungani pee eyioluni ajo kaa moyian niigira aitanyamal. kedumu entoki naji blood sample we ntoki naji blood test pee eyiolou ajo kaa nyamali natii atua osarge lino. kidim aatayiolo imoyiaritin oltungani, anaa maleria, nidim sii aatayiolo infections natii osesen lino. ata ninye imoyiaritin sapukin, anaa HIV and AIDS amu ore oshi osarge naa kenap intokitin kumok tosesen loltungani.

Ore ewueji naidim ashomo tolkerenket le Garisa naa osupuko loji Dadaab. Amu ninye oshi osapuk yioloti oleng neibung`ita iltung`anak ooji refugees otii ina kop. Ore sii olkerenket le Garisa nebore te nkumoi iltung`anak ooji isilamu arashu Somalis. Na ninvhe oobore ina kop. Ore sii biashara sapuk tina alo na enoo nkamiyani ninche easita iltung`anak leina kop.

Ee idim atuuno impuka tonkoitoii tofauti tofauti, kulingana eneba olchamba liata. Idim atuuno ake ata tenitu tenipik green house ,idim ake atuuno torkiti shamba lino tinewueji tiang'. Nibukubukoki enkare ,ambaka neeku erishata nisampo. Ore si enaunore, idim si atuuno ninye ata tenkiti toki naijo enkarae, nipik enterit, nipik entulugumi ino, nibukbukoki enkare, ambaka nebulu erishata nainosayu.

Ore entoki edukuya, na kaliki arashu kawoshoki customer care aliki ajo ainyalaka arashu atorikine inambai ainei ebenki. Nautaki ninche, naikilikwan ajo kanu apa abayie aitumia akaunt ai. Ore si entoki eare, kaidim si atabai benki, nalo alimu enyamali ai ajo, atorikine inambai ainei esiri ebenki, nanap enkipande naitodolu ajo enai akaunt. Naatumokini ataret teinewueji ebenki.

Ore tenatum ropiyaiani namayiolo ajo kenkuneng'ae, na kawoshoki safaricom, egira aikilikwanu peyie irivas arashu peshuk nena ropiyaiani. Na kaliki ake nanu esiana oropiyiani natang'amua, naliki njere magira duo atum nena ropiyaiani, na atonyorrayie peyie eshukokini olopeny. Neeku ina oitoi aidim nanu atolimu, ajo iropiyiani nemeishaa atang'amua.

Ore entoki edukuya nifaa pinkilikwan oltung'ani, na keishaa pinkilikwan tenaa keeta biashara, ashu tenaa kebiashara ejo pelo aitumia tonena ropiyaiani, arashu inkilikwan di ninye ajo kaa kolat eeta peyieu iropiyiani esile. Nintoki si aikilikwan ajo kebaa iropiyiani, naayieu tesile. Niliki erishata nashukuni nena ropiyaiani, onena ropiyaiani nashukuni eneba tenelaki. Ore sii, sanasana ore iltung'anak loota biashara, na ninche otum iropiyiani teleleki, amu kelio naa enelo aitaas nena ropiyaiani. Ore iropiyiani naijo inoltamoyia arashu batisho ake natolokunye, na kegol oleng' itum tesile amu meetae naa hakikisho ,ajo kiidim atushuku nena ropiyaiani amu meeta esiai enye faida.

Ore entoki edukuya na ing'asa ang'amu oladuo tung'ani niroroki, ninkilikwan ajo kebaa iropiyiani naayieu, na kanyioo elo aitaas, arashu ka kolat eeta tedukuya nena ropiyaiani esile. Nkilikwana si ilo tung'ani, tenaa keeta oshi biashara naasita arashu keeta enajo peyie elo aiteru. Amu ore sanasana naa, oltung'ani loota es loota biashara, natobiko saidi lapaitin ile, eidimi aishoo ropiyaiani, amu keetae naa hakikisho ajo keshuku nena ropiyaiani faida, arashu keetae enchoto ewueji natumieki. Nkilikwana si ilo tung'ani, ajo kebaa iropiyiani naayieu. Niliki erishata nashukuni naduo ropiyaiani. Ore si entoki eare, ishaa pilo adol enemanya oladuo tung'ani, piyiolou tenaa keeta security naidim atalaa arashu collateral nalakie elon.

Ore eropare, naa entoki torronok oleng' tenkishui oltung'ani na ekidim ayaki batisho sapuk oleng'. Ore entoki edukuya neishaa ninteng'en oltung'ani, na keishaa Ore ake peyie eoshoki arashu peng'amu isimui, oltung'ani oijon peyie elejaa ropiyaiani enye, nemeishaa peliki imbaa enye esiri, enaa namba enkipande arashu PIN e M-PESA. Ore ake ping'amu esimu oltung'ani limiyiolo, neishaa peyie iripot te safaricom tonambai oshi naishorutua nalikiorieki imbaa eropare.

Ore entoki edukuya, nemeishaa ninye peyie iliki oltung'ani PIN ino ebenki. Ore si tenitodua ajo kitupurroki ropiyaiani, nilo aibelekeny ashu idim aibelekenya tesimu ino PIN ino, nimintoki aliki likae tung'ani nambai nonok esiri, arashu ninye nena account number ,arashu inamba enkipande ino, amu teine etum ilapurrok erishata naya ropiyaiani inonok.

Irony entoki naji Sim toolkit ,nilo ewueji nigero withdraw money ,nipik agent number ,nintoki si apik store number ,nipik esiana oropiyiani nigira aitayu, nipik PIN ino esimu. Ore si enkae oitoi, na idim aironya sta three three four, nilo nigelu option e withdraw money ,nisuj nipik agent number o store number erisha oropiyiani nigira aitayu,o PIN na ino esimu nitumoki anoto ropiyaiani nonok a cash.